Ũhoro wĩgiĩ ũgitĩri, thirikari nĩ ĩbatiĩ gũtigĩrĩra atĩ, kwĩna maabitha a kũigana icigo-inĩ icio. Na igũrũ wa ũguo nĩ mabatiĩ gũtigĩrĩra atĩ, maabitha aya, nĩ matabania mĩriũngũ matũũra-inĩ, nĩguo gũtigĩrĩra atĩ, gũtirĩ gũtirĩ ekinaĩ, ona kana aici mangĩkorwo mĩena ĩyo. Ũhoro wĩgiĩ irio naguo, andũ arĩa maikaraga mĩena ĩyo nĩ mabatiĩ gũthomithio, mĩmera ĩrĩa ĩngĩka wega mĩena ĩyo yao, na nĩguo ona rĩrĩa kuoma, magakoragwo na kĩndũ gĩa kũrĩa. Ũndũ ũcio ũngĩ, thirikari nĩ ĩbatiĩ kũmateithĩrĩrio gũtobora ndobori. Nĩgetha makahota kũrĩma na maaĩ macio, hĩndĩ ĩrĩa gũtarĩ mbura. Ona thengia wa maũndũ macio mothe, thirikari no ĩbatiĩ kũmonia njĩra njega cia kũgetha maaĩ rĩrĩa kwaura, na nĩgetha rĩrĩa kuoma, magagĩkorwo na mũthithũ mũiganu wa maaĩ.

Nĩharĩ bata mũnene kũnyitanĩra wendia-inĩ wa irio intaneti-inĩ tondũ, rĩrĩa ũrendia irio ciaku intaneti-inĩ nĩ ũgũkorwo ũkĩenderia andũ aingĩ, to arĩa me hakuhĩ nawe na ũgwo nogwo irio ciaku igũkorwo igĩthira naihenya. Ũndũ ũcio ũngĩ, wendia wa irio intaneti-inĩ niũgũgũteithĩrĩria gũtangatha ona mbere wa irio ciaku ikũrĩte, na ũgwo ikiuga ikũre ũgagĩkoragwo na customers metereire. Ũndũ ũcio ũngĩ nĩatĩ, rĩrĩa ũrendia irio ciaku online, nĩ ithiraga naihenya mũno ũ, ũkĩringithania na rĩrĩa ũtarendia online. Ũndũ ũcio ũngĩ nĩatĩ, atĩ rĩrĩa ũrendia irio ciaku online nĩ ũtumaga arata, atĩ ona ũngĩkorwo wee nĩ nduka wĩigĩte ya kwendagia irio, ũrata ũcio wanyu, kana arata acio aku oo noo megũkwirĩra kũrĩa ũngĩruta irio rĩrĩa gwathũka.

Mombatha gwĩ kũndũ kũingĩ mũno gwa kũgucĩrĩria andũ, kwa mũhiano hũgũrũrũ njega cia riya, ũndũire wa andũ arĩa maikaraga kũu na mĩako ĩrĩa yakirwo hĩndĩ ya tene, hũgũrũrũ ciariya mwena wa nyarĩ andũ nĩ makenagio mũno nĩ mũthanga wa kũu, maĩ makũu nĩ mathe nĩ matherereire mũno, na kũĩkaine mũno na gũtubĩra, nakuo mwena wa hũgũrũrũ cia Bamburi nĩ gũkoragwo na kũndũ kwega gwa kũhurũka na nĩ kũrĩ mĩkawa maingĩ mũno ya gũikarwo, orogũkũ mũbatha nĩ kũrĩ rũnyanjara rwa nyamũ cia maĩ-inĩ rungu rwa maĩ, ũndũ ũria ũgucagĩrĩria andũ na njĩra nene, nohoro wĩgie mĩako ya tene Fort Jesus ya kuuma o hĩndĩ ya mũkoroni nĩ ĩgucagĩrĩria andũ ona atari na njĩra nene.

Njĩra ĩmwe nĩ kũmahũra njeki, thirikari nĩ ĩbatiĩ gũkorwo ĩkĩmahe kĩrĩa gĩothe marabatara nĩgetha gũkũria irio ciao na nĩgetha makaho makagĩa magetha mega, na irio ciao igakĩhotanĩra kũrĩ mabũrũri marĩa mangĩ, oho thirikari nĩ ĩbatiĩ gũtigĩrĩra nĩ yathondeka barabara nĩũndũ wa miumĩrĩrie ya irio na ĩtigĩrĩre nĩ yakĩmahe marũa makwendia irio ciao thoko-inĩ cia kĩmabũrũri, ũndũ ũcio ũngĩ, nĩ gũthomithia arĩmi nĩgetha mataũkuo ũrĩa thoko cia kĩmabũrũri irutaga wĩra, na nĩgetha magakĩhotaga gwĩbanga, oho, thirikari nĩ ĩbatiĩ kũgĩa na ngirimiti ĩngĩguna arĩmi, na ĩkĩre hinya kambuni iria irutithanagĩa wĩra na thoko cia kĩmabũrũri, na mũthiya thirikari nĩ ĩbatiĩ kũgĩa na njĩra cia kũhũrana na tũtambi tũrĩa tũgũmagĩra irio cia arĩmi, ĩcoke ĩmamenyithie ũrĩa thoko ya kĩmabũrũri ĩrenda irio ciao na nĩ ikĩro irĩkũ irabatarania kũu thoko-inĩ icio.

Rĩrĩa ndona ũũ nĩmenyaga kwĩna macindano ma gũtubĩra ma mathukuru. O thukuru nĩ ũkoragwo ũrehete njorua ciao nĩgetha icindane na njorua cia mathukuru marĩa mangĩ. Njorua iria ciũkĩte gũtubĩra nĩcikoragwo ciumagarĩtio nĩ arimu ao ona arutwo a kũmaugĩrĩria rĩrĩa maratubĩra na rĩrĩa mahotana. Na thuutha wa macindano maya nĩ gũkũgĩa na ahotani arĩa magũkorwo magĩthiĩ gĩkĩro kĩu kĩngĩ.

Haha hena andũ erĩ mabangĩte icera rĩa gwĩkenia, kũraihu na mũciĩ, mageetha handũ hahoreru na hena nyeki nduru makara cuka wao oro wega. Magacoka magabanga irio iria mendete igũrũ rĩa cuka ũcio, matunda, ndibei na makaharĩria ngirathi igĩrĩ cia kũnyua ndibei yao.

He bata kũhanda mĩtĩ nĩũndũ wa itũmi ici. Mĩtĩ nĩ ĩtheragia rĩera makĩria kũrĩa kwĩna kambuni nyingĩ iraruta ndogo ĩtarĩ njega. Rĩrĩa wahanda mĩtĩ mĩingĩ nĩ kuuraga tondũ mĩtĩ nĩ ĩgucagia mbura. Ũhandi wa mĩtĩ nĩ ũteithagĩrĩria kũnyitĩrĩra tĩĩri ũkaaga gũkuo nĩ kĩguũ hĩndĩ ĩrĩa kwaura mbura nene. Ũhandi wa mĩtĩ nĩ ũgiragĩrĩria ihumo cia maaĩ ciũme, ihumo ta njũĩ. Kũndũ kũrĩa kwĩna mĩtĩ gũtiũmaga tondũ nĩ kuuraga kaingĩ. Ũhandi wa mĩtĩ nĩ ũheaga nyamũ cia gĩthaka ũikaro, na hĩndĩ ĩrĩa kwĩna mĩtĩ nĩkũgĩaga kĩruru gĩa kwĩgitia hĩndĩ ĩrĩa kwara riũwa. Na mĩtĩ no ĩthakaragia marĩa matũrigicĩirie.

Aya nĩ maabithaa a ũgitĩri, na nĩmatigagĩrĩra nĩ kwagĩa thayũ gũkũ bũrũri-inĩ. Maabithaa aya nĩo matigagĩrĩra atĩ nĩmagitĩra andũ ona indo ciao. Maabithaa aya a ũgitĩri, nĩo mang’ethanagĩra na itoi na noo mathiaga mbara rĩrĩa kwagĩa mbara na mabũrũri mangĩ. Maabithaa aya, rĩrĩa thayũ wa mũingĩ watharara nĩo macokanagĩrĩria andũ na magatigĩrĩra nĩkwagĩa na thayũ. Na maabithaa aya nĩo mahũranaga na ekinaĩ, magetha ũira mũiganu na magatigĩrĩra atĩ nĩmaikia ngono andũ arĩa maunĩte watho.

Haha nĩ ũharĩrĩria wa nyanya cia gũthiĩ thoko cia kĩmabũrũri ũrathiĩ nambere. Nyanya ici ciĩhaha nĩ gũthũrimwo irathũrimwo kana nĩ ikinyanĩirie ikĩro iria irabataranĩka, kana ciĩna ũtungu ũrĩa wagĩrĩire, kana nĩciĩruĩte wega ũndũ ingĩtĩkĩrĩka mabũrũri marĩa irendio. Nyanya ciarĩkia gũthũrimwo ibangagwo wega mĩkebe-inĩ ya kwenderia ĩrĩa itangĩthũka na icoke iheywo tũrembeko kũringana na mawatho ma bũrũri ũrĩa wĩtĩtie nyanya icio. Nyanya ici ciarĩkia kũharĩrĩrio wega, ciĩkagĩrwo ndege na ikaigwo ũrugarĩ-inĩ ũrĩa wagĩrĩire ũndũ itangĩthũka nginya ikinyanĩrie gũkinya kũrĩa irathiĩ.

Haha hena ciana ithatũ, irathaka mũthako, na mũthako ũrĩa marathaka tondũ matirĩ na indo iria ihũthagĩrwo gũthaka mũthako ũyũ, nĩ mahũthĩrĩte ũgĩ wao gwĩthondekera metha ya puru, makĩhũthĩra ndoro na tũmĩtĩ, tũmĩbira magetha ndongu, natuo tũmĩtĩ tũrĩa tũhũraga tũmĩbira tũu, magetha thanju cia gũtũhũra natuo.

Rĩrĩa ndono ũũ nĩmenyaga ici nĩ ciana cia gĩthomo gĩa kompyuta. Ũndũrĩa ũngĩ ũkaga meciria-inĩ makwa nĩ ũrĩa thirikari ĩhũthĩtie gĩthomo gĩkĩ na njĩra ya kũheana kompyuta njiganu cia oro mũrutwo oro mũrutwo. Ũndũ ũcio ũngĩ ndĩciragia nĩ ũrĩa maũndũ marathiĩ mahũthĩte nĩũndũ wa gĩthomo gĩkĩ gĩa tekinoronjĩ.

Ũndũ wambere, ũndũ ũyũ nĩ ũteithagia gũthondeka mĩeke ya mawĩra. Ũndũ ũcio ũngĩ, nĩũteithagĩrĩria mũrutwo agĩe na ũhoti wa gwetha kĩhonia kĩa mathĩna. Gĩthomo gĩa kompyuta nĩ gĩteithagĩrĩria harĩ ũthundũri wa maũndũ maingĩ mũno makĩria. Gĩthomo gĩkĩ gĩa kompyuta nĩ gĩteithagia gũtaũkwo maũndũ maingĩ ma gĩtekinoronjia. Na mũthia gĩthomo gĩa kompyuta nĩ gĩteithagia mũndũ akorwo na kaũcamba ka muthemba nĩũndu wa gũkorwo agĩteng'erania na mahinda.

Rĩrĩa ndono ũũ, ũndũ ũrĩa ũkaga meciria-inĩ makwa nĩ atĩ gĩcigo gĩkĩ gĩa bũrũri gĩtirĩ kĩrakinyĩrwo nĩ ũthii wa nambere. Ũndũ ũcio ũngĩ ndĩciragia nĩatĩ, atĩ gũtirĩ na kĩhumo kĩa maaĩ hakuhĩ na nĩkĩo atumia aya marathiĩ thabarĩ ndaya gwetha maaĩ. Ũndũ ũcio ũngĩ ndĩciragia nĩatĩ, atĩ gwetha maaĩ rũrĩrĩ-inĩ rũrũ nĩ wĩigĩrĩrĩki wa atumia nanĩkĩo marathiĩ gwetha maaĩ marĩ na ciana ciao mĩgongo.

Ndona ũndũ ũyũ ndĩreciria nĩ macindano ma nyĩmbo ma mathukuru marathiĩ nambere. Arutwo aya mehaha, nĩ ihinda rĩao rĩa kũina rwĩmbo rwao na mehumbĩte kũringana norĩa rwĩmbo rwao rũhana, tondũ nĩ ndĩrona mekĩrĩte ngobia cia mbici mĩtwe.

Rĩrĩa ndona ũũ, ũndũ wa mbere ũkaga meciria-inĩ makwa nĩ atĩ andũ aya me kĩũngano-inĩ magĩthomithio ũndũ wa bata, na nĩkĩo makuĩte mabuku na tũramu nĩgetha mahote kwandĩka kĩrĩa mathoma. Nacio cuba ici ciĩ metha igũrũ nĩ cia soda kana maaĩ, mũndũ anyue rĩrĩa anyota rĩrĩa arathoma handũ ha gũtinda akiuma nja gũthiĩ gwetha maaĩ.

Ũndũ wa mbere nĩatĩ, andũ nĩmendete indo theru. Indo theru nĩigucagĩrĩria agũri, na agũri aku makũgũrĩra magekora nĩmaracoka rĩngĩ. Ũndũ ũcio ũngĩ agũri nĩmendete irio nyingĩ, ũngĩongerera ũkoraga nĩwagĩa andũ aingĩ a gũkũgũrĩra na magũraga magĩcokaga magĩtanaga. Ũndũ ũcio ũngĩ andũ nĩmendete indo thure, kwa mũhiano, indo ta mboco kana ndengũ, agũri nĩmendaga magakora mathurĩirwo na makehererio ma, mahiga, atĩ magũra no gũthiĩ kũruga. Ũndũ ũcio ũngĩ, andũ matiendete indo njikaru, kwogwo indo ta manyeni, nĩmendaga manyeni ma gũtuo mũgũnda hau hau matarĩ marahoha na matarĩ maroma. Ũndũ ũcio ũngĩ, andũ nĩ mendete indo thaka na ndũngũ, indo ta nyanya na matunda agũri nĩmendete rĩrĩa ciĩ ndũngũ na rĩrĩa ciĩ thaka.

Ũrĩa indo ciohetwo, nĩ gũtũmaga andũ matue matua ma kũgũra indo nĩ ũndũ wa itũmi ici; angĩkorwo indo ciaku nĩ nyingĩ, angikorwo nĩ wohaga indo nyingĩ andu nĩ matuaga matua ma gũkũgũrĩra indo ciaku nĩ tondũ andũ nĩ mendete indo nyingĩ. Ũndũ ũcio ũngĩ angĩkorwo nĩ ũbangĩte wega angĩkorwo indo ciaku nĩ ũbangĩte wega ũndũ ingĩkuĩka. Andũ nĩ mendete indo bange wega na kwoguo nĩ matuaga matua ma gũkua indo icio ciaku. Ũndũ ũcio ũngĩ nĩ mĩkuĩre, angĩkorwo indo ciaku nĩ ũbangĩte wega kana nĩ wohete wega ũndũ andũ mangĩhota gũkua, nĩ matuaga matua ma kũgũra. Ũngĩoha indo ciaku ũndũ ingĩikara itegũthũka, andũ nĩ matuaga matua ma gũkua tondũ andũ nĩ mendete igũikara ingĩgathũka.